Ng'eyo ma ng'ato nyalo bedo godo e tijni eri, nyaka to ibed kod incubator. Kato nyaka to ibed gi paro mar ng'eyo kaka inyal pidh gweno are tin ne nyaka odongi. Kasto nyaka to ibed gi gimakelo, gima nyalo miyo nyithind gwen liet, mondo kik mi githor tho. Kasto nyigwen gi eki bende nyaka rit gi e yo makare kasto bende nyaka to gibed gi gima iolo negie pi, kod gino ma iolo negie chiemo. Kato gima iolo negi e pi ni e arita maber, nyaka ket obed maler, nyaka gino ma iolo pi bende nyaka bed maler. Kasto nyigwen gi kama gininde nyaka los negi ot maler, kato gino miketo piny e dier odgi nyaka bed gimoro, inyal ti kod sawdust kata gazet, mondo kama gininde kik bed mang'ich kata kik mi gi ng'ich. Kasto bende, nyigwen gi nyaka to migi yath manyalo geng'o negi tuoche manyalo miyo githoo e kinde ma pod gitindo.